ore ibarakinot nisuj oltungani igira aing'oru loan e ecitizen naa ing'as ai register ,ore pee i register ,niyata sii savings inono, ore pee iyata savinges nitumoki airegister, nidol loan nikinchori, iyiolo pee idol loan nikinchori, nitumoki oltung'ani atayiolo ajo, kaa kata ifaa nishuk, ashu kaa kata ebaiki nishuk, ena loan ,ashu kaakat itumoki atushuko.

kanyoraa ajo ore enkiteng'ena oltung'anak naa keyau ewalata te murore oo ropiyiani, amu ore iltunganak tenisumi, ashu aa teneng'enu iltunganak naa keyiolou inkoitoi pookin naashuni iropiyiani naatupuroyieki, anaa kidima naaji ai reviser ,nidim sii atodua details pookin ,oltungani oiriwakaki, neidim sii atushuku nena ropiyiani tenkata nayieuni.

Ore enikoni teniboori emoyiaritin temurua natii naa ee keng'as oltung'ani aitumiya ashu ajo kekiliin ashu keisafi tewueji pooki niusikana oninye, netumoki oltung'ani aing'urai ee usafi enye peyie etumoki aiboi imoyiaritin pookin, ashu pee etumoki aiboi imoyiaritin pookin nayau olchafu neeku ore eusafi naa entoki emaana ore sii engae naa kiidim aashom enkiliniks nepoi aud irkiek ashu irkiek pookin loomoyiaritin pee etumoki aiboi imoyiaritin.

Ore engolong'i nalo sipitali alenoo biotisho naa kekumok. Amu ore entoki edukuya tenalo sipitali Aya oltung'ani tenelo aleeno biotisho enye naa keisaidia oleng' amu keyiolou engolong' natii osesen sawa neyiolou sii engolong' nemetii netumokini aatabak arashu nitumoki ashomo aipotu embaare, asiyiokisioki peemelo emoyian neidimu osesen nemeitoki aning' esidai. Neeku ore oshi keifaa nelo oltung'ani enaake alo aipim biotisho osesen lenye.